Ore enikunari ena, na kadalta ajo esiai enkiremore ena, etuunoki endaa, nkwashen, mpuka, neeku etaa na taata kegirai akesu. Na kekesuni ake, nepiki irkuniyiani, nitranspoti taata anap togarrin, pepoi na taata apuo amir. Neeku nejia ikunari.

Ore entoki nadamu tene, naa kadalta ajo idupas kuna, eramatare. Inkerra. Na dupas. Nadalta si ajo enkata alameyu, neeku etasasita ntokiting. Neeku kaitadamu olameyu, naitadamu si eramatare ontokiting, naitadamu inkerra ajo keeta idupas irkidong'o, ekidung'i irkidong'o, neeku ninye enatoki naitadamu.

Ore entoki nagira aasa tene, naa etuunoki apa endaa, inkwashen na ninche kuna, neeku taata ketuoki aen esidai torkuniyiani, neena esidai aitobiraki nekesuni, neeni pepoi na taata apuo amir. Neeku ninye siai nagira aasa tene.

Ore eneikunari ena tenkop ang',naa keuni keng'asai ake taata ai fyeka olchamba pookin, ai fyeka esidai, nebukokini empolea, nepiki enkare, basi pakeuni ta taata endaa, kadalta ajo irpaek kulo. Ore pebulu penyo, nitauni entoki naji ejiati, akesu metaa na taata meeta ilo chafu, basi netumi ta taata aitok nimishori, neku ore pebulu irpaek pi metaa loshi oing'ata enkop netaa kegirai akes, na nakata na idimi, aitaku intokiting atua, kake ore eton itu eoku, nemepiki intokiting amu kelelek na inyel intare endaa.